Mae an mashin mitiyogo tinde e yor pur kendo en mashin makonyo. E picha kanyo wanyaneno kakaoro masin ni kaw cham to o olo. Cham moseloso maber kogole puodho toloso to olo mondo mo mondo chieng' ocham. Koro ma en gige teknologia ma tinde obiro. Kendo ma tinga mar pur kendo koro okeyo cham kendo okaw cham toloso maber. Kendo koro imoyo cham mondo cham obed maber ni tije mabiro mbele.

Gima biro e pacha en mwandu. Ma en tich mar pur kendo tich mar pur kelo mwandu mang'eny. Puotho no ka ang'iyo to en puodho modo maber kendo opidhe alot. Kendo ma alot dek. Kendo ma alot maber kendo kotere chiro to wuon puodho dhi yudo mwandu mang'eny kendo odhi yudo pesa. Alot ni be en alot mamit kendo ji ohere kendo en chiemo maber. Chiemo mar ngima. Chiemo ma kichamo tiwinjo maber. Kendo omedi nguvu mang'eny kabisa. Koro ma en tich mar pur tich maber. Kendo olos puodho maber. Puodho odo maber. Kendo ma chiem mamit alot mar dek mit kichamo. Kendo kitere chiro kiuso bende iyudo mwandu kaka japur. Kendo mano e maber. Kendo en gima ber ne ji te. Ober ne japur to ober ne jopiny te. Ng'ama pidhe gi joma chame giduto te giyudo konyruok kuom tijni tich mar pur.

Weche mani kod nengo kae gin weche gin gik mathoth. Ka ang'iyo kanyo to aneno pichni mag olemo. Olemo ng'eny kanyo kendo aneno manas taneno machunga taneno karot. Ging'eny kendo gin gi nengo. Magi olemo ma kitero echiro tiuso tidhi yudo mwandu maber. Kendo magi olemo maber kendo gimedo remo e del. Kang'iyo nitie olemo mang'eny kanyo mamedo remo e del. Ka ng'ato ochamo todhi winjo maber. Koro en chiemo kendo chiemo makonyo del. Kendo ma en chiemo makonyo medo remo e del. E picha ni bende gigi gin gige mwandu nikech gin gik ma kousi to wuon gi dhi yudo pesa mang'eny. Kendo nitie moko bende mitedo kotedi to cham to jomochame go winjo maber nikech gimit kendo giwinjo mana maber. To en gima medo nyaka nguvu kendo medo ng'ato remo e dende.

Gima kelo mor e pichani kangiyo picha taneno ka oket olemo kanyo, oket chiemo e picha kanyo kendo aneno ka jogo siemo chiemo go. Aneno carrot kanyo, taneno alot kanyo taneno nyanya kanyo kendo ma en chiemo kendo chiemo en gima kelo mor ne jii duto tee nikech kichame to omit to ok omit kende to kichame be nitie kaka odhi konyo dendi e yore mangeny. Koro chiemo go kelo mor kanyo, to kangiyo jogi bende, jogi nigi shati, girwako shati moro majaber mondik ni food fiti, shati ni en shati mondisore kendo en shati malando wach chiemo kendo mano gima ber. Kangiyo kendo taneno ka jogi buonjo to buonjo en gima ber, en gima kelo mor. Kineno ka wadu buonio tingeni omor, onge gima chando pache kendo mano gimaber, gima kelo mor kangiyo pichani

Weche man kod mor kae mokuongo kendo ma wang' neno kendo wang' gombo en chiemo mopang e mesa kae. King'iyo kae gin chiemo ma opogore opogore, nitie pizza, nitie biscuits, nitie cake, nitie crips kendo chiemo en gima kelo mor ne ng'ato ang'ata. Ka wang'i oseneno chiemo to dhogi dhi gombo chame to chiemo mit kendo chiemo konyo del. Koro chiemo kelo mor kae. Ka ing'iyo kanyo maber, nitie sande maber mondisore, sande mokete chiemo gi mago gima ber kendo kelo mor nikech sande sande ma beyo kamae miyo ng'ato bedo gi ondhidho mar chiemo. king'iyo kanyo nitie burga ,chiemo ma mit kabisa kendo mano gima kelo mor. Ka ing'iyo ineno pizza oket kanyo odhielore kanyo maber kendo mano gima kelo mor kabisa koro picha ni en mana picha mar mor picha mar chiemo mesa opang maber.

E picha kae aneno ka ng'ato oloso puothe moro ebath ode kendo puodhoni opitho ei gunia kendo opitho ineno ka sikuma oti maber. Tijni en tich ma kang'ato dwa time to nyaka ibed nikawo ogunia kisekawo gunia to ikawo lowo mayom kendo lowoni iruwe gi mbolea onyalo bedo mbolech dhiang', ka iseruwe to itucho kore itucho korego to korego ema ichuoye kodhi ka isechuoyo kodhi e kore go to iweyo mondo oti chuoyo nyaka ewiye kanyo bende ichuoye to koro iweye mondo ,onfo oti, ka ise weyo kamano mondo oti to cham dhi ti maber. To ka in gi gigwen kata lee moro amora manyalo ketho cham kapod thiso to iriembo gi. Ka isetimo kamano to cham gi dhi ti maber kendo siko ka iolo negi pi ka iseolo pi kendo doyo be idoyo kopo nitie buya ma wuokie to idoyogi maber to iweyogi mondo giti kendo idhi yudo ka giti maber. Koro tiji en mana medonegi mbolea olo negi pi to iwegi kanyo to gidhi ti maber kendo idi mor ka ing'wedo alot mamit.

Chiemo ni gweno, gweno mowang' maber kidwa loso to ibedo gi moo kendo ibedo gi gweno no, to kisebedo gi moo tiolo moo ei kendo, iolo moo e sufria mitiyo go e tedo, kiseolo tikao gweno no tiketo kanyo tiweyo tholore kendo kosetholore to koro chumbi ema inya medo tirite maber ,kosetholore tokoro inya tere e mesa, kisetere e mesa to ka in gi nyanya moro gi kitungu tingado maber tiloso gima iluongo ni kachumbari, kiseloso kachumbari tiketo bathe kano mond kichame, tichame gi ndhandhu ichame mamit kabisa kendo en chiemo mamit, tiend gweno kendo pod inya keto gik moko, gik moko kaka masala inya medo kuome, inya medo kuome gik moko manya kete mamit kendo idhi bedo gi mor kichame, inya medo chapat kanyo be mondo ichame go gi alot moro, mondo ichame go iwinj saso ngolo

Tich mar bulo ringo tich maber kabisa, tijni ndalo mane abulo ring'o ne wang'ado rombo maber, kawaseng'ado rombo to wang'adogi matindo tindo kendo koro waloso mach to waketo, waketo rack kanyo mondo wabule romboni, koro kibule to iwinjo awinja dhadho moro mamit odum mamit kendo mae engima kelo mor kendo thi miyi iher tijni kabisa, sama ibuleno be kisebed gi chumbi moro inyabilo, sama ibilono iwinjo mor nikech iwinjo ka omot kabisa, kisebule be ji dhibiro kanyakla tuthibet kanyakla to uchako chame, uchame ute kanyakla kendo mae en gimakelo mor, to bul be kosebule to omit kabisa, kendo kichame to okiwinj we chame. Mae en gima berna kendo mae e gimomiyo ahero wach bulo wach bulo ring'o ber kabisa

Gima biro e paro ka aneno gini en, KFC.Mano en gweno. Gweno kawinjo wach gweno mobul maber to en gima kelo mor. Ma en gima kaneno to mor kendo miluma ema biro na nikech ma en chiemo mamit. Gweno gi chips kanyo gi kachumbari kanyo mit kabisa. En gima kelo sasu kendo en gima kelo miluma nikech en gimoro maber nikech kichame tiwinjo maber kichame tiwinjo komit kabisa kendo en gima inya chamo pile to ok jogi. Koro gima biro e paro kae, KFC,gweno mobul mit kabisa kendo okelo mor, okelo, okelo medi kata nguvu minya tiyo go tije gi e kor odiochieng'

Gima biro e paro kaneno gini to en ndalo mokalo mane koth chwe matek kendo oula ne yweyo ute jii kendo mae en gima nekelo lit kabisa. Pii koth ne chwe mangeny kendo ute jii niywero gi pii. Jii owegi ne iyero gi pii kendo kata mwandu mek jii ne nokethore nikech koth mane chwe matek kendo mae nemiyo, nemiyo jii ywak matek ne sirkal mondo oknygi ,kendo ne en gima lit nikech jii mangeny nodong maonge ute gi ,jii mangeny nolalo mwandu gi kendo jii mangeny nolalo kata jogo magihero nikech pii noywero gi kendo pii onego gi. Koro mae en gima lit kendo en gima notimore chien kacha kendo nitie kaka jo sirkal nokonyo mondo okony kuonde moko to kuonde moko to jogo nobet kendo nohinyore malit

Kinde mane atimo tich mar pitho mar pidho bando, gik mang'eny notimore. Kane apidho bando ni napidhe maber. Nadoye maber. Naketone mbolea maber. Bando noti maber kabisa. Kanogik sa mar keyo cham ne ng'eny kendo ne wayuto yuto mang'eny. Ne ayudo gunia mar bando mang'eny kendo kane watere chiro ne wayudo pesa mang'eny kendo ma en gima ne okelo mor ne wach pidho bando kendo ne e tich maber. Newatimo tich maler. Tij kendo tijno bang'e nomiyowa mor. Kendo newa uso gigi ma wayudo pesa mang'eny. To pesa gi newatiyogo e geroruok mek tije mek puodho gi kendo ma en gima ber. Pidho bando en gima nigi mwandu kendo kipidhe tipidhe maber, irite, idoye imiye mboleya moromo kode. Iriembo winy. Iriembo le manya kethe kendo bang'e idhi winjo maber sama koro ikeyo gi mor.

Gima timore kae kangiyo maber to magi gin jopur, kendo jopur gi tang'o ne jotend gi kendo tang'o ne joma dongo tich ma gisebedo ka gitimo kendo ginyiso gi, ginyiso gi cham maber mowinjo jii opidhi kendo ginyiso gi dongruok ma giseloso e kinde mokalo e sekta margi mek pur gi. Magi jopur kendo nengogi nimalo e piny kae. Sani king'iyo kanyo maber tidhi neno ka nitie cham, nitie kodhi mek cham kendo gipimo ne jatend gi koko gigi tiyo kendo koko gidho konyo jopur e piny kae

Pichani ka wang'iyo maber to waneno le kendo waneno dhok. Dhok ma nigi chandruok kendo ineno ka moko onindo. Moko otho nikech gikoso chiemo, gikoso pi. Kendo emomiyo koro githo kamano. Tineno ka moko ikelo kendo chalo ni ida migi thieth kendo mondo giyud chang' mondo kik githo gite. Mae tho mar dhok luwore gi kaka nyabedo ni tuo moro osieko negi kendo manego gi. Nyabedo ni gikoso chiemo kendo mamiyo gidhero kamano. Gikoso nyaka pi ma gi nya modho kendo koro miyo gihinyore matek kendo githo. Gima koro onego otim en miyogi chiemo manyo negi chiemo maber. Miyogi pi kendo miyo gi chanjo kadipo ni nitie tuo moro mosieko mahinyo gi kendo manego gi. Mondo dhok gin gik manigi ber kendo onego kony gi sam pod gi ngima.

Tijni tich mar puodho kendo tich mar pidho cham mopogore opogore kendo kae aneno ka opidh kitungu nigi ber mang'eny kendo kipidhogi maber to kikawogi titerogi e chiro idhi usogi tidhiyudo mwandu mang'eny nikech gin ji duto te ma e piny kae tiyo kodgi e chiedo kendo kipidhe maber irite maber igoyone pi kendo imiye mbolea, sama itere e chiro tidhiyudo pesa kendo pesagiegi dhi konyi e ngimani. Kendo tijni en tich maber nikech ji te dwaro ni mondo ochiem to chiemo maber luwore gi tich mar japuodho. Kisemiyoji gigi to ji dhi tiyokodgi e tedo kendo ji dhi chiemo maber kendo ma en faida maber ji yudo konyruok kokalore gi tijni. Tijni e tich maber okelo mwandu kendo okelo mor nkech ji tiyo kode e yor tedo mondo ji ochiem.

Tich mar puodho tich mar pur alworawa itimo e yore mopogore opogore. Iyudo ni ka in gi puodho moro to puodhoni ipoge e kidienje mopogore opogore maromre maromre to kidienjegi, kidienjegi te ikawo cham mopogore opogore ikawo kodhi kata ka en alot mar skuma tipidhe kar kende ka en alot mar dek to en be ipidhe kar kende, ka en susa ipidhe kar kende. Ipidhogi kar kendgi kamano kendo ichielogi maber. To kuonde ka kuonde nitie kar pi ma igonegi pi kopo chieng' kech ahinya tigonegi pi mondo giti maber. Sa ka sa bende idhi tilimogi kanitie buya mawuok tigolo buyano iwito oko, kanitie kata lee moro madabiro kethogi tiriembo lee go. Iguro kata gikmoko madachalo gi dhano e kor puodho mondo oriemb winy gi lee mamoko manyabiro mondo okethgi. Tichiele maber bende mondo kik gikmoko donje gikma dhi kethogi.

Tijni tich mar loso mbolea mek le. Mbolea mek dhok. Kata mek rombo, mek le mawapidho dala gi dwaro ng'eyo mang'eny. Nyaka ing'e koko onengo iket gi maber. Gigangre maber kendo nyaking'e koko onengo ichok gi. Kendo nyaka ing'e koko onengo bed ni ikeyo gi kata mondo muya ochwadgi ochwadgi maber. Kae be dwaro gige tich mang'eny. Nyakibed gi gumboot kakineno jogo orwako gumboot mondo kik gigo landre ni ka dibed ni nitie tuo moro magitong'o kik landre ni. Onengi bed nyaka gi gloves mirwako e lwedo gi mondo okonyi e timo tijno mondo kata kimako gi to kik imak gi gi lweti timak gi gi gloves. Gini be dwaro koti moro ma duong' makonyi mondo kik gigo lili. Kik kata kir re kuomi. Nyaki bed gopaw bende ibed gi kweru mondo ikeyo gigo kendo ichodho gigo kitere puodho. Kendo ma en tich maber kendo kisetere puodho to koro e puodho kanyo odhi kete cham kendo kendo uthi tiyogodo maber.

Tijni tich mar pur tich mar puodho nikod nengo ekidienje mang'eny, kendo ka ing'iyo kae to alot ler e puodho kabisa. Alotgi gin chiemo kendo gin chiemo maji tee e pinyni dwaro mondo ocham kendo mano nyiso ni sama iuso neji chiemoni to jogo dhi yudo konyruok kagichamo chiemoni. Chiemoni dhikonyogi e gero dendgi gibedo gi remo e del kendo manonyiso ni chiemoni dhi miyo dhi medo gi ndalo e piny ni. Tijni be nikod nengo nikech kaka ja pur, kisepuro maber kendo ma idhi sama iuso cham sama iuso cham migolo e puothini, idhi yudo pesa kendo pesa en gima dhi konyi. Inyalo timo godo dongruok mang'eny, inyalo losogodo ot, inyalo nyiewo godo gik ma moko kendo be ipidhi kendo mano gima ber kendo en gima konyo. Chiemo gi be ka ing'uede maber to idhi iuse inya uso ne ji mondo ocham kata inyalo uso ne jomoko mopidho lee maduaro alodegi mondo gicham kendo mae en gir konyruok. Koro tijni en tich ma konyo ji tee kendo en tich manigi nengo kabisa. Okelo pesa kendo okonyo ji e piny kae be.

Tich mar goyone cham pi nikod nengo kendo sama chieng' nitie to itiyo gi mashin mar pump mar pi kendo igoyone puodho pi kendo ma dhimiyo chamgo kata ka chieng' nitie to chamgo pod dhi ti maber kendo onge gimadhi kethogi. Koro ikuoyonegi pi maber kendo kosekwonegi pi to pigni dhikonyegi e yor ti kendo gidhiti maber kendo japuodho dhimor nikech odhi keyo kendo odhikeyo to chamneni odhiuso todhi tero e chiro todhiyudo pesa mang'eny mana nikech tich maneotimonegi tich mar goyonegi pi. Koro ma en tich maber ma japur ka japur onego timne puothe kopo chieng' obiro makech, kopo chieng' rieny koth onge to koro nyaka iti gi mashindi mar pi mondo igonego chamni pi mondo giti maber sama chieng' kech.

Ka aneno kae to gima biro e paro en japur. Japur en ng'ama nigi nengo e piny ni Ka ing'iyo kanyo to ineno ka japur ng'iyo puothe kendo omor gi kaka puothe dhi maber, rabolo nikanyo, alode nikanyo kendo en gi mor nikech puothe dhi maber kendo machiegni odhi kawo gigo mopidho e puodho to odhi uso to odhi yudo pesa to pesa ni onyalo timo godo gik mang'eny, onyalo timo godo dongruok mang'eny e ngimane. Kendo ma en gima ber japur en ng'ama ogen e piny kae, jo piny duto ogeno kuom japur, nikech japur en ng'ama dhi miyo chiemo ket e mesa. Gima opidhono koseusi to idhi nyiewe to ilose to idhi chame. Koro japur nigi nengo koro ji tee ogeno kuom japur kendo japur en ng'ama ber kendo gimed bedo e piny ka.

Weche mankod nengo kae gin weche kaka king'iyo kanyo tineno nyanya, nyanya nigi nengo nyanya itiyogo e chiedo, ichielogo chiemo mang'eny ka chiemo te nyakichiel gi nyanya mondo obed maber. King'iyo kanyo nitie alot, alot en chiemo ma ji tee dwaro kendo ji tee dwaro mondo ocham alot momit kosechiel. Kanyo be king'iyo tineno tins moko mitiyogo e keno kendo tins gi ber e kano chiemo, ikano chiemo maber to dhi konyo. Badhe kocha nitie tong'. Tong' en chiemo ma kichamo to gero dendi maber kendo miyi nguvu mar tiyo maber. Ka be king'iyo to ng'ama nikani orwako gloves e lwete, gloves en gimaber konyo kik tuoche kata kik germs moko mantie landre ne jomamoko.

Gimatimore kae en ka en kar puko taka mar kaonti mar Nyeri, kendo king'i maber to takataka opong' kuome thich thich, kendo ma ng'iso ni jatelo mar kaonti mar Nyeri onego dhi mondo ochok takatakagi mondo otergi kuma iwite yugi mondo giwe lilo kae. King'iyo kae ng'ato be pod medo puko taka e wiye kanyo, kendo gini opong' to osepong' kendo onego tere mondo odhi owite nikech koweye kamano to tuo mang'eny nya landore onyakelo tuo mang'eny kendo mano ok en gimaber kendo koweye kanyo be oboketo kanyo bedo gi dung' moro mokber kendo jomatiyo e alworano okbi bedo gi mor kakadho kanyo kata ka winjo dung'no kawuok kanyo. Boketho tijgi magitimo kanyo. Kaneno kanyo be nitie kanisa, kanisa ni but yugi, mano ok gimaler ok en gimonegobedi.

ka arango pichani gimatimore kae en nyako moro majaber, olando ne jii, olando ne jii mogo moro miluongo ni Raha, nikech ma en mogo moro ma inyatedo go kuon moro maber. Kuon ma kokete e mesa to en kuon maber ma kichamo tiwinjo maber. Raha ni be inya moke moro kendo inyatedogo chiemo kaka chapat, kendo oketo chapat no bedo maber. Koro kae en ng'ato, morwako kandho mar Raha kendo olando olando ne jii olando ne jii unga olando ne jii mogo mar Raha ni ni en mogo maber, kendo en mogo makitedo to kuondi no en kuon moro ma king'wenye tiwinjo maber kendo kichame tiwinjo maber nikech okelo mor kendo okelo omit kabisa ne del kendo, emomiyo koro olando ne jopiny, kuom mono

Picha ni king'iyo to en picha mondisore, picha manigi mor nikech king'iye to gimineno mokwongo en mafua mabeyo beyo. Koro ka en kuma ipidhe mafua kendo irite mafua maber kendo king'iyogi to nitie mafua mopogore opogore. King'iyo nitie mafua manigi rangi ,to rangi marakwar ,nitie rangi maratong',nitie rangi mopogore opogore, kendo king'iyo maber to ji odich kabisa kagiloso mafuagi maber, ka en kuma inyadhi ting'iewe mafua ,kiseng'iewo tidhi pidho e alwora mar odi, mondo odi onen maber. Kendo ka en kuma ohala lokore maber, nikech mafua en gima kiketo kata e odi, to en oneno maber koro ma en kar uso mafua kendo mafuagi kaka wanenogi kae, kendo waneno ka nitie joma ritogi, losogi, joma yweyo, joma ponogi kendo nitie joma bende ng'iewogi nikech en gimaber kabisa.

Tijni tich maber tich mahero kabisa tich mar, pidho bando kendo lo loso bando obed maber kimoyogi. Ndalo mane apidho bando bando nolosore e puodho maber nikech narito puodho no. Amiyo puodho mbolea, tariembo winy, tariembo tachiele maber mondo kik lee moko bi kethi. To nakeyo, kendon newayudo bando mang'eny, kendo newarito, newarito bando go isuse kisesuse timoye maber, kisemoye maber tikane e gunia, kisekane e gunia to koro kiero tiuso modong' bichamo. Tijni otich maber na nikech kisetimo kamae, kuon in go kuon ma kiero tichamo pile nikech bando ni kiserege to koro in gi kuon, kuon ma inyong'a nyong'a kendo omit kabisa. Bando ni be king'eny kode to itere e chiro kusoiuso, idhi yagi pesa mang'eny kendo ma gima dhi mori nikech pesa inyatimogo, inyang'iewgo gik mamoko bende ipidh e puodho kata inyatimogo gik ma mamoko. Nikech pesano itero go nyaki skul michulo ne fee mana nikech oduma manipidho e puothi koro otich maber kendo otich mahero

Tich mar uso olemo e alworawa itimo e yore mopogore opogore. Uso olemo en gino maber nikech olemo en gima ji te dwaro kendo olemo en chiemo mamit, chiemo makelo mor. E alworawa oger udi mek uso olemo kendo opang olemogo e odno maber kabisa. Kidonjo e odno, tiyudo ka en maembe to maembe te nikumoro achiel, ka en mananas, mananas te ni kumoro achiel, ka en machunga to machunga te ogurgi kumoro achiel, kendo idhi adhiya tikwanyo tichulo tidhi. Kendo uso olemo nitie kwonde moko ma tinde inya go agoya simu, tikeloni olemoni manidwarono kumora mora ma intie. Igoyo agoya simu to inyisogi olemo midwaro ,tidhi kelni go e dhodi, halafu ichulo mana gi e dhot kanyo, nikech mago e dongruok matinde osebedo e yore mag uso olemogi kendo en gimaber nikch olemo en gimamit ma ji te dwaro mondo ocham.

Tijni ,tich mar uso rech, rech mowang' maber, rech mothol. Ma en gima kineno to miluma osebiro nikech rech mit kabisa kendo rech en chiemo ma jopiny te ohero. Tijni ke en tich ming'iyo ang'iyo maber to en tich manigi mwandu kabisa nikech rech kata rech achiel inyayudo ni en siling' miya ariyo, to ka ging'eny kamano manyiso ni tij uso rech en tich mar mwandu, tich manigi pesa kendo en ohala maber. Kendo tijni bende king'iye to en mor ne ng'amo ng'iewe nikech emong'iewe kodhi kode e ot, tothole maber toketo e mesa. En gimoro ma ichamo gimor nikech omit kabisa, kichame tiwinjo maber nikech rech mit kisetede maber to omit, koro rech en gimaber en gohala kendo omit kiseng'iewe tichame omit kendo mano en gimaber.

Gimatimore kae magi gin jo ohala kendo king'iyo maber to mago mkokoteni magikane gigo magiuso, gigo magiuso gikano kwondego obed olemo ,obed alot, gikano kwondego kapok gitero e chiro. Koro kata king'iyo sani giting'o gigo to giketogi kanyo maber mondo gikanre nyaka sama iterogi e chiro mondo ousgi, mondo jok mausogigo oyud mwandu kendo oyud pesa. Koro ma en kuma ber en kar keno mar jochiro. Ka gisekeno kanyo, to bang'e, gidhi kawogi to gitero e chiro to giuso. Kapok giuso te, to gidhi dwogo adwoga e mkokotenigi kanyo to gikeno maber nyaka chieng' moro kendo ka gidok e puodho to gikawogi kendo gidhi kodgi e puodho mondo giusgi.

Kae kaneno to aneno gunia moting'o gik moko to gigi an kuom adier ni gin chiemo kendo gin gik ma idhi usi e chiro kendo mondo ji oyud pesa kendo mano en gima kelo mor nikech jogi ka oseusogi to gidhi yudo mwandu to jok ma giuso negigo be dhi winjo mor mar chamogi kata mar losogi maber. Ka ing'iyo ka bende nitie geche motegno kabisa geche ma itiyogo kuom itiyogo e tero gigi kuonde ma owinjore kendo mae en gima ber nikech gechegi gitegno ogang negi gik moko to gimuomo amuoma magidhi gi gigi nyaka e chiro king'iyo kanyo be nitie ng'ato mantie ewiye kucho kendo otueyo gigo maber, mano en gir mor nikech magi jok motegno jok matiyogi kating' gigi ma gibol wiye kucho gin joma otegno kendo gin e joma dwarore e piny kae moloyo.

Tijni e alwora wa tich mar pitho kendo kwo ne cham pii, e alwora wa itimo e kidienje mang'eny. Nitie sama iketo tangi maduong' e puodho, kendo tangi ni en tangi mating'o pii kendo koseting'o pii to pigni itiyo go e kuoyo ne cham te manie e puodho. Seche moko be ng'ato ting'o pump moro e ng'eye kendo okuoyo negi pii gilwetgi. Seche moko be ng'ato ting'o pii e mbugru to otuomo mos mos kokuoyo ne cham e puodho. Seche moko be itiyo gi mashin moro matek mar goyo pii kendo igoyo go pii igolo kata ka ni mabor, tiketone pipes moko tigoyo go pii e alwora te mar puodho kendo, magi eko ko tijni, itimo e alwora wa tich mar goyone puodho pii mondo puodho oti maber. Nikech kisegoyo ne gi pii to gidhi tii maber kata ka chieng' nenitie, to gigi dhitiyo maber kendo bang'e idhiyudo cham, idhikeyo maber, idhing'wedo alot ni gimor, tidhiuso alot ni gimor miyud pesa ma gimor kabisa

Chieng' mokwongo mane atimo tich mar puro puodho katiyo gi dhok. Ne en tich maber tich notimre maber nikech dhok otegno kendo samipuro gi dhok to, dhok wuotha awuoatha kendo dakika matin tiyudo kisepuro kumaduong'. Oloyo ka ipuro gilweti idhi tiyo mang'eny to kumi puro en kumoro mathis. Koro tich gi dhok en tich maber kendo en tich madhi piyopiyo nikech dhok otegno, dhok wuotho to kata bang' seche achiel kamae, tiyudo kisepuro kumaduong' mar puodho kendo dhok to pod tek kisemiyogi chiemo maber. Koro ma en tich maber, tich mar puro gi dhok tich maber kabisa kendo en tich madhi chapchap

Pichani karango maber to en picha mar lori kendo lori gi gin lori maber, lori ma otegno, ma ting'o gik moko ka gigolo kumoro achiel ka gitero kumoro machielo, lorigi nya ting'oni chiemo moko kigolo e puodho gik mikayo e puodho ginyalogolo nie e puodho ma giterni e chiro maber kendo gimuomo kata king'iyo kanyo gimuomo chuodho. Gin gik maber gikelo ,mor nikech tich magitiyo gin tich mar unguana tich maber kabisa inyalo luongo gi to gikonyi e timo tije mopogore opogore itimo gigeni ka igolo kumoro achiel nyaka kumoro to gidhi konyi maber koro gin gik maber, tiyo kodgi yot kendo tiyo kodgi ber kabisa.

Tijni tich mar pidho cham mapod thiso e puodho en tich maber kendo ka ng'ato timo tijni nyako bedgi mbolea maber kendo okuong ooketo mbolea e bur, koseketo mbolea e bur topidho cham maber kendo okete kanyo. Nyaka oikre bende gi gik mek ,kuoyo pii mondo kapo chieng' kech tikuoyo ne pii. Onego oger negi ot moro bende ma kopo chieng' kech to kik chieng' no gig ne cham mit wang' cham g.Koro mago gik mangato nyaka ng'i. Kanyo be nyaka ochiel maber mondo kik lee moko donji mondo oketh cham gi. Nyaka obed kolimo gi kendo olimo cham gegi pile ka pile, koneno buya moro tonego bed ni odoye mondo obed maber kendo mae e koko idhi irito puothi ni mabed maber makata ka chieng mikeyo, chieng' makoro ingiyo gima puothini nya miyi tiyudo ka omiyi gik mangeny kabisa kendo iyudo pesa kuom tiji mitimo e puothi ni. Koro puodho aina ni onego orit maber kendo, orit maber ka irite ,iriembo gik moko manya kethe kendo madhi kelo ber kabisa

Tijni tich mar rito rombo, tich mar pidho rombo kata pidho lee mangeny mopogore opogore, en, nigi ber mangeny nikech kiserito rombo gi, rombo nyuolore ga piyo piyo kabisa kendo rombo kichako gi ariyo to bang' higa kata ariyo tibo yudo kain gi rombo malaro apar kendo ma en gima ber nikech bang'e inya uso rombo ni, kiseuso romboni tinya yudo mwandu, kendo mwandu gi inya tiyo go inya terogo nyathini e skul, inya timogo tije mamoko, inya nyiew go kata lee mamoko bende. Koro tich rito rombo en tich maber. Rombo ni be samoro kiwinjo ka koro idwa chamo ring'o moro mamit mobul, tinya kao rombo moro achiel tiyango titedo to kendo kuchamo tudhi winjo mamit nikech rombo kiyango kamano tinya chamo kata juma achiel kapod ichamo achama rombo no.Koro rombo tije en tich maber nikech. Rombo be sama koro kuma oninde kata kuma okonyore, kidhi ikao, kidhi ikao chiedhe gego tirito maber titero e puodho en mbolea maber, chambi dhi chiek maber. Koro kuonde ma rombo ninde, gik mogolo go kitero e puodho to gin gik madhi keto cham bedo maber, cham tii maber kabisa. Koro tijni en tich maber kabisa

Tich mar pidho chiaye kata lee koko dhok en tich man kod nengo mangeny kabisa nikech dhog gi kipidho gi maber kendo irito gi maber, nitie ndalo moko ma ibo usogi to sama iuso gi ni ibo yudo pesa kendo ibo bet ja mwandu mangeny nikech dhiang' maduong kosedongo maduong en pesa mangeny kabisa kendo manya konyo miter nyithindo e skul. Kendo pidho dhiang' en gima ber nikech dhiang' kipidho inya chako gi dhok ariyo to kagik kinde moko to dhogi osenyuolore kendo dhogi koro ingeny go kendo koro inya tiyo kendo inya go ohala mar dhok. Dhogi bende kineno gi kamae to gin gi tich mangeny. Kipidho dhiang', dhiang' nya konyi e pur kendo inya puro gi dhiang'. dhiang' be nya konyi e weche moko kaka chak, dhok minyiedho nigi chak kendo kelo chak, inya madho chak kendo inya uso chak be. Dhiang' bende kingiyo kuma gininde, to inya choko owuoyo gigo titero e puodho kendo kisetero e puodho to tiyo ka mbolea kendo nya keto puodho dongo maber kendo gik moko tii maber e puodho

Gikma kelo mor e pichani kaneno pichani taneno lee, aneno lee mangeny kendo lee ni gin e ot gi kuma irito gie maber. Kae kangiyo to lee gi inya yudo ka jomoko ae pinje maoko mondo obi onegi. Sama gibiro neno lee gi to gichulo pesa kendo ma pesa madhi konyo piny Kenya e dongruok. Koro kae lee gi gin gi mwandu kendo ineno picha gibeyo kabisa, nitie rao, rao nikanyo kendo nitie zebra bende nikanyo kendo lee gi gieyo nikech gimiyo piny pesa sama jii obiro mondo onegi. Jii nya yaa pinje maoko mondo obi onegi, jomoko be mana jo aluora be nyadhi mondo oneni e kuma irito gie kendo mae en gima dhi miyo piny dongo nikech pesa go idhi tigo e dongruok mar piny

Ka arango pichani taneno gweno, kendo gweno ni en gi nyithinde kendo orito nyithinde. Kendo mae nenore kata sani chaloni oneno ongo, tonyiso nyithind gi go nobed motang'. Pichani bende aneno lee mamoko bende kakwayo mos. Kendo gichalo diek kendo gikwayo maber. Nikech chalni ng'ato opidho gi kendo orito gi maber koro, pichani nigi lee mabeyo, lee mipidho dala, kendo lee ma nigi manyamiyo ng'ato kony heyore mopogore opogore. Kendo mano en gima ber kendo en gima, jopiny mang'eny sanasana jopuodho timo e alwora, kendo e utegi

Tijni ,tich mar pidho rech en tic maber e aluora karango pichano to mano en fish pond kuma ipidhe rech kendo angeni rech nie iye kanyo mangeny kabisa. Tijni mondo ipidhe nyaka ibed, nyaka ibedni in gi pii mamol to ok pii mochung nikech pii mamol koro muya no dhi bedo sate to ka en pii mochung' to muya dhi rumo to rech mipidho gi dhi tho. Koro nyaka ibed ngamoro manigi pii token pii mochokre achoka to en pii ma nitie mawuok gi madonjo mondo kanyo obed maber. Kae be kipidho to nyaka imany nyithi rech, ingiew gi kumoro tiiro iologi e pii kanyo tiriyo gikao higa moko kisekao higa moko eka koko inya chako lupo, inya chako kawgi, inya warogi koro mondo iter e chiro mondo ous ne jo chiro. Koro tich mar uso rech ni, kuma ikete, kari mar pidho rech no be nyaka bed kumoro maber maonge gimoro ma nya njao rech gi koko lee mopogore opogore. Koro ichielo kuma ipidhe rech no maber mondo obed maber makata ka rech go tugo e pii onge gimoro madho to chako njao gi e pii kuma gintie no

Tijni tich mar lupo en tich maber kendo gima biro e pacha kaneno tijni taneno loso mwandu. Mwandu losore kae eyor mar lupo. King'iyo kae jii lupo kagitiyo gi yie kendo gidonje dier nam ma gilupi ka giselupo to gikelo rech gi kendo rech gi jomoko kaw gi to tero e chiro. Koro mae en gima ber kendo en yoo achiel kuom yoo ma jii yudogo pesa. Ka giseyudo pesa gi kagiselupo to giuso ne jomoko jogo dhi to uso e chiro to ma pesa, pesa losore. Kendo jii bende ohero chamo rech koro nyaka joma nyiew rech nitie kendo ka gisenyiew rech to gidhi gichamo to ingeni rech konyo del maber miyi nguvu motegno, ibet motegno kendo mae en koro miyo ngimani medore e piny kae. Koro tijni otich maber kendo otij ngima, en tij pesa, en tij mwandu kendo en tich ma vijende kata jomoko be onego olony mondo otim

Tijni tich mar pitho e bang' kinde mangeny oselokore kabisa kendo tinde iyudo ka jii pitho e yore mopogore opogore ,tinde iyudo ka inyal oidh cham achiel, cham mangeny kumoro achiel, iriwogi kumoro achiel kendo gitii maber. Sani be kingiyo puothe jii idhi yudo ka oket tengi meg pii ma kopo chieng ochako riny to idhi kuo negi pii, mago lokruok mobedo. Sani bende kingiyo puothegi togernegi gimoro ka mavul maumo chieng' mondo kik chwadgi ahinya, mano be dongruok machielo ma tinde osebedo. Kuonde moko be idhi yudo gik moko kaka mashin migogo pii kendo iyudo ka igone gigi pii mondo kopo chieng' kech ahinya topod giyudo ayudo pii, kendo mano en achiel kuom dongruok ma osebedo e puothe gi. Tinde be idhi yudo ka ochiel puodho maber mondo kik gimoro mora donji mondo ochak ketho puotho, mano be dongruok machielo mosebete kinde ma nitie gi

Pichani karango maber to aneno ng'ato korwako koti ma duong' kabisa moume te. King'iyo kae mag gin kwonde mipidhe e kich kendo ma koro ng'ani odhi mondo, okaw asali makich go oseloso. Ma en tich mar pidho kich, kendo kor ng'ano dhi mondo okaw asali mondo kata kodhi tiyogo , kata kodhi uso todhi ousi. En tich maber nikech en tich ma nigi mwandu, okelo mwandu kendo kendo jii mang'eny boero asali. Inyanang'o asali, asali inyatiyo go ka yath, asali inyakete e chiemo mabed mamit, koro otich maber kabisa kendo en tich manigi nengo ne jii mang'eny e alwora te mek piny

picha ni karango maber to aneno ji, ji ogudore ji ochokore kamoro achiel kendo, chalo ni jogi gin jo bura moro kendo koro chalo ni gilero neji kaka bura gino osetiyo kendo kaka buragino tiyo. Giruako sede machalre, aneno sede marachar machalre, ng'enygi oruako sede marachar machalre kendo giyudore kamoro achiel giwuoyo gitoo laakgi kedno aneno ka nitie alot mar sikuma kanyo kendo mano be wach maber nikech mano nyiso ni gin jopur gin jo puodho kendo gin gi ranyisi maber etung piny kae nikech gin gi nengo kendo gikelo chiemo e gikelo chiemo ni ji duto te.

picha ni aneno ka nitie yien mar nitie yien mar olemo mar rabolo. Kendo ka ang'iyo kanyo to chalo ni mamani lero ne jogi, mamani nyaka obed ja pur kendo oler ne jogi kaka rabolone mopidhoni osebet kadhi maber kendo ka konye. Aneno ka en gi mor ka onyiso jogi kuom olemoni mar raboloni aneno ka kendo giruakore gi abuog rombo kendo abuog rombo en gimoro makonyo ji kik ka tuo moronitie tuono kik landre niji mang'eny. Koro aneno ka giruako abuog rombo kendo giwuoyo maber kendo gito lakgi. Ma nyaka bed ndalo mar korona mane korona negoji tieko. Koro magi ji kendo ileronegi gimoro to nyaka obed gimoro kuom rabuor rabolo mar mamani mopidhono…

Gini ni kod nengo maduong kabisa, ma en kar pi kendo ma en kama ng'ato dhi to logo ko oselogo to lwete bed ma ber. Ki iseya konyori e choo kata ki iseya timo gi moro amora ti inya biro kanyo mondo iluok lweti, lweti obed ma ber mondo kik iyud twoche moko ma biro ko okalo kuom germs gi lil ma opogore opogore, two kaka kipindu pindu koro kae en ku ma ibire to ilwoke e lweti, ki iselwoko lweti ti idhi bedo ma ber ma kata ki ibet ichamo gi moro ti ionge chandruok moro amora nikech ni iselogo. Koro mae en gi ma ber kendo okonyo aluora e rito ler mar aluora, rito ler ma ji kendo rito ler mar piny gi kuonde ma ber ma konyo kendo ji te onego ka isekonyori ti ikadho kanyo ilogo gi sabun koka idhi nyime gi tije ma ni itimo.

Tich mar riwruok gi ji, gi ji mopogore opogore gi nyithindo kata gi nyithi sikul mar puonjogi tich mar puonjogi gimoro amora en gima nigi nengo maduong' kabisa. Kae ka ing'iyo to iyudo kaji obet piny kendo jki wwinjo puonj moro onyalo bet puonj mar ritruok, puonj mar weche mek osiptal. En gima ber nikech jomadongo dhi keto nyithindompiny to gimiyogi wach mantie. Monego gibedi kaka onego giritre. Mae en gima dhi miyo nyithindogi dongo ka gitegno kendo gidongo ka gin gi ng'eyo manopuonjgi endalo moko. Koro mae en tich man gi nengo, keto nyithind piny obed nyithi sikul kata mana nyithindo moko mathiso thiso to iketogi piny to ipuonjogi weche mag pinyni weche mang'eny mag pinyni ritruok kendo dak maber e pinyni en gima nigi nengo kendo ober nikech nyithindogi gin e piny gin e jok mabiro bedo e pinyni endalo mabiro. Ka osemigi puonj kama to gidongo maber gidongo gi ngufu gi teko gi rieko mane omigi kapod gitindo. Koro mae en tich maber kabisa.

Weche mag mbui okelo ber mangény e piny kae. Sani mbui inya dhi e mbui, kopo itwo, ti dhi adhiya e mbui to nitie kaka idhi yudo namba mek jo osiptal, to gi dhi biro gi gachgi ma gikawi e odi kuma intie. Weche mbui be tinde oketo weche landore mayot e yor redio kata yor tv. Gimoro kosetimore nii, to en gima oselandore piyo, kata ka en gima onego ji okaw piyo piyo, to odhi landore piyo kendo ji dhi kawe mapiyo piyo. Weche mbui osekonyo e yore mangény, kendo tinde ngáta ngáta yudo ujumbe e sa mowinjore,e sa mowinjore. To jok ma oknyal yudo mbui gi ipuonjogi kaka ginyalo tiyogi kata simu, kaka ginyalo tiyo kata gi laptop mondo gingé kaka itiyo gi gigi. Mondo ginbe onya konyo gi e piny kae, sama gin e piny kae.

Jawer maduong' mar ohangla mahero en osiepna Janabi Prince Inda. Kendo wende ma ahero kabisa en wende manogolo machiegni mar rembo mawero ni ogwela wuo nyachieng' omako banjo kawuono. Inda wuo nyandayo omako banjo kawuono. Ogwela wuod nyachieng' omako banjo kawuono. Aluongi ga ti ling. Iling' kanye kona. Aluongi ga tipondo. Ipondo kanye kona. Kosi pond eboche malo mama. Rembo ho ho. Ram mar rembo oh ho. Kaka winjo. Be iwinjo ga kaka paro e denda. Be iparo chunya ilomba ga samoro. Mano e wende mamit na mahero kabisa nikech en wer mar hera. Kendo en wer mar pako ng'amihero. Kendo en wer maber kabisa. Kendo ahere mang'eny kabisa.

Tije ma nya konyo jok ma nya konyo jok ma ni gi pek kata jok ma oti e yor yuto to gin tije moko ma ibet abeta piny ti itimo. Onya bet tije ma itiyo ma itime e kompyta kata laptop. Gin tije ma ber ma konyo kendo ka ng'ato ochako timo gi to odhi konyo ng'ato koro onego mi gi tije ma kata ibet e ofis ni moro to in tiji en ma na kwano ji ji ma obiro tich, tije ma yot yot go. Tije mar ndiko ne ji risit ti iyudo yuto. To en tich ma ok ichandri go in bet abeta e kombi ti itiyo, idiyo adiya gi moro e simo. To ni konyri kamano. Ma go en tije ma ber, tije mi itimo e simo gi bende gi e ma ber ma inya konyo ng'ato inya yudo ka nitie kuonde ma ipenji kata penjo to idwoko ki ibet abeta piny to idhi yudo yuto. Ma go gi n tije ma ber ma ng'ato onego opar ka en ng'a ma ni gi ng'ol, en ng'a ma oti kata ng'awa ni gi chandruok ma opogore opogore. Koro tije gi onego kel gi nikech gin tije to ok gi ng'eny koro onego med gi mondo jok ma kama gi be iyud yuto, yuto mana ki ibet piny simbi ema idiyo kata laptobi ni ema idiyo ti ikonyo kata inya konyo piny Kenya e kwano gik moko ki itiyo mana gi simo.

Jower wende dholuo kaka kata ohangla adek mahero mokwongo en Janabi, Prince Hinda. Ahero wende ge mang'eny nikech wendege nigi puonj. Kendo wende ge mek hera be ni gi weche maber maber winjo ma kata kinyiso osiep ni moro ma nyako to en wer moro maber kabisa. Machielo mahero en Odongo Swag. Kendo Odongo Swag en be wende ge mit. Wendege ng'eny gi gin mek hera. Kendo gin be gimit. Kendo gin gi dhadho. Kendo ginya miyi kata nyiero. Mar adek e nyathi moro ma rawera miluongo ni Eli Toto. En be tinde obiro maliet. En be wende ge ng'eny kuom gi wende hera. Kendo en be ahero wende ge mang'eny. Koro mago e jothumbe adek kuom jothumbe mek ohangla mahero kabisa.

Riwruok mag kor gweng' konyo ga oganda ma nge'ny e aluora e wach yudo tich kendo iyudo ni ka jodongo kawo rowere seche moko gi bet kod gi piny to gi ng'iso gi ber mar bedo gi tich, kendo gi temo yawo wang' gi mondo gi ne tije moko ma gi nya timo, ka gin mondo kik gi bed abeda e ot kata ka in ne ok iyudo thuolo mar dhi skul to nitie tije moko ma ,riwruok ma jo oriwre tije gi idhi siem ni tije ainya timo kaluore gi kiwango ma in tiere. Kendo jok ma dhi winjo puonj gi, jok ma dhi winjo weche gi to dhi yudo konyruok kendo gi dhi yudo tije gi. Nikech jok ma wuoyo kod gi gi gin jok ma ni gi ng'eyo ma mang'eny kendo gi sedak e pinyni kendo gi ng'eyo gik ma gi ng'iso gi. Koro riwruok ni en riwruok ma ber ma konyo ga ji sanasana rowere mondo gi many kaka gi nya yudo tije moko mi idhi kwan ne gi sa ma gi riwore gi mondo gi yud tije gi. Koro riwruok ni en gi ma ber kendo gweng' ka gweng onego bed gi riwruok a gin agi nikech riwruok dhi yao wang' ng'ato ku moro ka oseyawo wange to odhi neno ni a kara tijni anya timo we adhi mondo atemra. Koro ma en gi ma ber e riwruok ni en gi ma ber kendo gi ma onego dhi nyime, ji udhi nyime gi time.

Teknologia masani konyo kinde maduong' e rito gik manetimore chon. Nikech sani kineno buk, buk idhi ndik nie gima notimore chon. Kendo indike maler mondo kik olala. Koro magi, buk en gik mobiro e yor teknologia gi. Kendo koro kosendik stori manotimore chon cha e buk obosiko kamano kendo ji bobedo ka nene. Buk kae bi nyandike timbe manitimo chon. Timbe moko kako Joluo ne golo lekegi ma mbele. Leke gi mambele gi. Indiko gi e buk kendo koro ok gichak gi lala. Kichak ing'iyo met teknologia ka ka TV gini gi, iyudo ka tinde ji tugo kipindi kaka gik moko netimore chon. Giloso kipindi to gikete TV. To ma en gima ber nikech odhi paro ne ji kako ji nodak chon kako gik moko ne gin chon. Kendo mano en gimoro maber. Sani bende king'iyo kuonde mamoko kuonde mang'eny kuonde moko mek ng'iyo gik moko kaka museum gini idhi yudo ka oger gik moko mabeyo beyo. Gik machon kendo oket gi kanyo. Kendo ma koro dhi miyo iparo kako gik moko ne ni chon. Kendo dhi miyo gik ma timbe machon ka bedo machiegni kendo waparo gi.